Awendi duket nekoaldoiwo tuguchotok, anyoru chito ne koaldaiywa ak aarorji alenji kokanyoiib kito ako koiib rabisiek konyil aeng',sasa kowekwo chebo barak.

Siling atak moshini ni keboishe kemwetisyen kemoche aal amongen olekiboisheitoi ara tos iarorwo

Iamune mama ngu itinye nyanyek chekororon ochei, ioldoi nee, ameche chebo siling bokol

Siling ata inchireni chuu kele siling bokol ak muut tii ngioldoi beit nemiii barak missing tilwon sikoik siling bokol somok sioibun anwan ako owekuu gee korun itilwon ak amutun kastomaek alak nyokwolun.

Kastomayat, keibu simet ne nee, tos tindoi tabu nee ak tos ngipirte ikasei anan tos kararokto

Iwendi duket Nebo chi nechopei simet atya i arorji kaimutiet ab stimet komye atya kochopun

Apirjini customer care eng bokol atya aroroji aleji simet nyu kotinye kaimutiet nebo internet ako tos ayai nee sikowekei internet kou kila

Tos itinyee chumbik ab tugaa cheioldii iodoen silin atak nobo killo agenge? Ak nombo kilo oeng? Rotwon nombo kilo oeng amun omoche ait gaa inyokomeet tukyuuk amun moche chumbik.

Kararan boisioni eng kokwet amun konyei lagok che tibik komakikany koba tumdo amun tumdab tibik ko magararan. Mising ko tun komache kosiche chito lagok ii, komuch kogochi tabut.

Siling ata koroi? Kele siling bogol angwan ii? Eeh, ngialdoi beit nemi barak mising? Ngocham aibune eng kigomba siling bogol aeng, yaiywo anyun koek siling bogol somok saip.

Customaa oldoi laida nebo airtel, al amun bei nyin komii ngueny missing oldoi kityok siling tiptem ako koraa indo keiolji gee laida niton bo airtel koimuch inyo iboishen rabishek chemii ngueny missing mou laida nebo safaricom.

kakichorenan simoit nyuun en oret ako simoit noton kotindo laida en orit araa omoche itoreton ireplesenuan lainoton amun cham oboishen lainoton missing en tukuk chechang.

Iomunee chorwanii nyun kikoigeny missing ngap ketuiyee twan ichomegee en ole imiten chomegee lologuuk kii tokikerin anyun iman.

Iyamune, iyamune olobo kasi? oh kami abirjini mamanyu simet nga kachunchun nambet achiil neng'ung'et komanai. Mutyo kamitei abirchini chito age.

youtak yu kobaruu tuk chebaista chito rabishek chi eng arawek loo chegigosirto, eng arawet ab loo kokibaishe che mii ngweny ago lany eng arawet ab tisap ak sisit koreg eng arawet ab sogol ak taman ak taman ak agenge.

Helloo customer ee kebirwon rani ile imoche koroon cham ichomee miton agengee nekokonget nyon akoi tuket inyo ipjigee ranii noton.

Eng betutab ra kokachelewan missing amun kangemii oret i kenyoru jamit, amun komiito nyasutyet ab oret nekabiit kotononio garishek eng saaiishek chechang. Inee nekaitu rani kokachelewan nyoiwoogat.

achame baishoni mising amuu ngiwee olee yutok enyoruu iro tyongik ab timdoo chechang, agachamee agere tyongik chotok che uu ngetundoo ak alak chechang

eng bichaini komiita ngeyutik loo chemii barabaret let neywai komii karittab kiprutainik agomi kora chemarmarok aengu, yutak yuu ko lazima koo olee kikichapchi tyongik ab tumdoo komeny olee kiguree national park

Nii kokosetit nebo daily nation kosetit agetukuk kokonyeee kenai tukuk chetesetai en emet komukul, en barak nebo kosetinii komii chepyoso nekekuren koome, inendet koneo nebo ngotutik en emet ab kenya.

Pichaini kopichait tap chepyoset nekikuren wangari mathai inendet kokikosirto lakini nayat missing akopo kiito nekiyai nebo komonut kiibeljigee kiit nekikuren nobel en kenyit ab elibu oeng ak angwan.

Kinyorjini ofisissiekab SHA missing sipitali, amun eng sipitli inyoru bik o chepo CHP, yundo oleinyorjini taretet nebo iregistan SHA.

Kito ne nyonei eng metinnyu ko sodek alak chechang cheu fanta cheu sprite cheu krest ak alak che mamwaa. Lakini nito nimii pichait keguree cocacola ago kyaee sodiatnda nitoo ako kiacham.

Eng pikyait ni komii bik aeng'u, agenge neketebii ng'ong ak agee kotononi. Yutookyu ko sipitali, ako ne kitonon ko daktari kotindoi ngoriet nelel ko netebi ng'ony ko neganyo nyokoro daktari amun imnyoni, mi kong'ololjini daktari chito nito imnyoni.

Eng pikyaitni komito bik aeng'u, agenge kokitebing'ony ko age kokitonon. Noto kitebing'ny kokiyat kutit ko, netotnoni komito kocherchini keldet noto tebing'onyi.

Bo komonut missing koroi en biik ab kokwet tii amun yon koinyonyo akopo sipitali ndait yundo ako momiten kerichek sipitali ko itokisirji kerechek ko olenyorji keriche ko yutok.

En bichaini okere karit sang nebo kariniton komiten biik anwanuu, miten chito nekikoinii robishek chichitok kotoku kouwon inderepoindet ab karinii ko biik chutok ikoitoi rabishek kou ne biik chemoche sikolanch kariniton kemut.

En tai kegotii gee korong ak atepen akopo chametap gee nebo lokok chiik ak konyin ak atepen olenji konyokwole nee en sokonii, indo ityoo ketou kengololyee tukuk alak.

Oamunee tugul kami awendi sukul lakini mongen ale kipune oret aino, tos oaroruon oret netos imuta agoi sukulinoton iman ii?

Bo komonut missing tumtap werik amun ikopa tumpto werik koyokinete tukuu chepo komonut chemoroisi yokineti en sukul ako ingomongu weri choton en tumpto kobwonii ak kondit.

Bo kamanut kilach ngoraik chobo barak kilach bichoo. Amu ndagilen karorokto melit komaraisi kochutei bikoo beek orit amu tareti ngorai choto kotebee beek barak.

Kolsetab ketik kocham keyo eng kokwenyo kila kenyit. Amuu kiiti kelei bo kamanut missing kegolei ketik amu toreti akot koib ropta. Yoto kigole getik kebolei keringonikab ketichoto agende ketit agewekwi nyugunyek chik.

En bichaini komite biik koo, bichutok komiten kanisa ako mitoo chito nekinam metoek ab lokok oeng, chijitok kekuren bishop inendet komii koberuri lokok chutok oeng.

Yuktokyu komito bikoo sukul, mito chito netononi eng tai ako somani kiy. Inendet ko lazima komwalimuyot neineti bichuto chu alak tebingwenysot ing'ony.

Eng metinyu akere musoknatet nekikotestai amu yutoyu ko ole kinetee kompyuta. Chito no tononi ikere ile uni mwalimoyot nebo kompyuta ako ngiro ruminitok komito kompyutaishek chechang'.

Koroi kenyorchini komoswek cheterter leu benkit, ako koroitok komi ole ichile sikokon risitit. Yotok ichile kokonin risitit nebo kito neimoche nyiketoretin. Neuyo imoche kiiy neu birth certificate komi ole ichile komong' risitit, ko koi baadaye kekurin eng komostoap birth certificate.